Gĩikaro kĩerũ kĩa biacara no gĩkorũo kĩrĩ kĩega mũno harĩ aikari angĩkorwo wa mbere, nĩkĩrahe aikari maũtungata mega na maigũru marĩa marakenia aikari, na wakĩre, angĩkorwo thogora ũrĩa marendia nonũgwo indo ciao kana maraheana motungata mao naguo, nĩ thogora mũbacĩrĩru utakũhinyĩrĩria mũikari.

Gĩikaro kĩerũ kĩa biacara no gĩkorwo kĩ kĩega mũno harĩ aikari, angĩkorwo nĩ kĩramakinyĩria maũtungata mega, na maũtungata marakenia aikari. Ũndũ wa kerĩ, angĩkorwo mathogora mao ma indo, kana mathogora ma maũtungata marĩa menamo nĩ mathogora matarahinyĩrĩria aikari na mathogora mabacĩrĩre.

Gĩtũmi gĩa gĩcigo gitũ kũgĩa na ũgitĩri harĩ mĩihũro ya maaĩ, ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana thĩinĩ wa bũrũri witũ, nĩ tondũ wa mbere, gĩcigo gĩa gwitũ nĩ kĩinamu, ũguo maaĩ nĩ mahotaga gũikũrũka rĩrĩa kwaura. Wa kerĩ, mĩtaro ya maaĩ ĩrĩ yenjetwo kũrĩa mabarabara mathondeketwo, ĩtwaraga maaĩ kũndũ kwega kũrĩa maaĩ matangĩthiĩ gũthũkia cikaro kana mĩgũnda ya aikari.

No hote kũgirĩrĩria kĩgunyũ kĩa ngũnga mũgũnda-inĩ wa mbembe cĩakwa na njĩra ya kũhuhĩrĩria ndawa ĩrĩa yendĩkithĩtio ya kĩgunyũ gikĩ kĩa ngũnga mũgũnda-inĩ wakwa rĩrĩa ndambia kuona dariri cia kĩgunyũ kĩu mũgũnda-inĩ wakwa nĩgetha gĩtikahote gũtherema mbembe-inĩ cĩakwa ciothe.